Eee asewito pesa ka oha kuom jomecho, jomecho ne ohorona ote machuok e ongwe yamona, kagise orona togigochona ka gisegochona to akawo ongwe yamo to ginyisa ni nitiere omenda moro mane gioro e number marach kasto ginyisa ni mondo adonje e ong'we yamo e Mpesa mondo angi'yane ka pesa mane angodo omenda mane angodo bomedore, kane adonjo to aketo Mpesa pin to omenda mane an godo e Mpesa nothi, nakawo number mane gigochonago ma aoro ne jo Safaricom gi ote machuok e adek adek adek bange' jo Safaricom ne okawo atua momako jogo mane odwokna omenda mana alalogo.

Kadwa oro pesa ne jaoda, ayao ongwe yamo to adhi e app mar Mpesa tadhi tadiyo kar oro pesa, bang kasediyo kar oro pesa bang kasediyo kar oro pesa tadhi tadiyo namba mar jaoda, kaseketo namba kuom ranyisi nono abirio achiel aboro, auchiel abirio, achiel aboro, ochiko achiel, tadi, tadiyo to jo Safaricom ketona kar oro pesa kuom ranyisi mia abich ,to kaseketo mia abich to adiyo kendo tidog iketona kar keto Mpesa, pin mar Mpesa. Kaseketo to kuom ranyisi nono nono ariyo ariyo tikelo na nying, tadiyo todhi to ote machuok biro kapenjani be ma e ngama idwa miyo, idwa orone pesa to ayie ni ee mano e ngama adwa piyo pesa to pesano dhi ne ng'ano.

Mae en gima itiyogodo kiolone cham pi. Inyalo ti kode kendo kiolone cham yath mondo oneg kute mayudore ei cham. Gini itiyogodo e puothe madongo dongo mondo okel yot nimar puothe madongo dongo oknyal ndike ji maolonegi pi kata maolonegi yath. Koro gini kotigodo tokelo yot ne jopur mondo kik be gilal omenda mang'eny kagindikogodo jomabiro olone, gini kagindikogodo joma biro olone cham yath kata pi. Gini be inyalo ti godo olone mchele yath mondo orimb winy mabor. Nimar jopur ok nyal olo yath kendgi nikech yath nyalo hinyogi ka giywayo muya mar yath marachno.

E pichani waneno ka wan gi anguro mopogore opogore, anguro en le mipidhe dala. Japidh anguro nyalo usanguro toyudo, japidh anguro nyalo pidhanguro, kanguro osebet maduong' touso kendo toyudo pesa motiyogodo e yorene mapile. Marariyo, japidh anguro nyalo tiyo gi owuoyo moya kuom anguro kaka manyiwa koole puothe. To samopidho cham e puodho to cham dongo gi ngima ma kare. Japidh anguro be nyalo yang'anguro koseyang'anguro todhi uso ring anguro. Ring anguro en gimoher gi ji mang'eny ahinya kendo ring anguro mit kabisa, chwe en gi mo. Anguro be en le manyuol piyo ahinya, onyuolo nyithindo mang'eny to bonyuol bang' dwe adek ka dweche adek osenyuol. Koro japidh anguro koneno ber moyudo kuom angurogi tomor nikech kousanguro moyudo pesa, to.

Kangiyo pichani to aneno ka pur mar apilo dhi mbele kendo japurni orito apilone maber kendo apilo ngimane ber. Apilo itiyo go e yore ma opogore opogore. Apilo itiyo godo e tedo chiemo kendo apilo koket e chiemo to chiemo bedo manigi ndhandhu mangeny, apilo medo ndandhu e chiemo. Japur be nyalo tiyo gi apilo e yor loso omenda, kuom ranyisi japur kosepidho apilo mobedo madongo dongo todhi to okayo, kosekayo totero otero e chiro kuma ouse toyudo pesa motiyo, oyudo pesa makonye tiyo tijene mapile. Apilo be nitiyogi gi joma chon kitedo godo chiemo manyachon ahinya kendo jomachon nohero apilo maok ,ok dinidhie dala moro amora maok iyudo apilo. Apilo en, apilo be konyo e del, kuom ranyisi apilo gero del, miyo ngato bedo gi del maber, ok obed gi del makem kem

Kidwa pidho mananas, ikwongibeto puodho ka puodho oyugno, tipuro, kise puro tikawo manyiwa tikete puodho. Kiseketo manyiwa e puodho tipogo puodho e laini, nikech mananas ipidho e laini. Bang' mano, ikawo wiye mananas manocham maniketo kaka kodhi tidhibiro tigo e puodho tipidho, tiolonegi pi. Bang' olonegi pi, irito, ka mananas oseromo doyo, tidhi tidoyo. Kisedoyo, tiolonegi yath mondo oneg kute manyalo hinyogi kagidongo kod kute manyalo chamogi. Bang' mano tirito, oik, ah odong, bang'e tirito mananas mondo odongi marom gi chamo. Bang' mano tidhie puodho tikayo mananas magi kenditero e chiro.

Kidwagolo omenda miyoro ka okalo kuom paypal, ti thi to idonje e paypal account ni tirwako nondro mari ithi e korka wallet to iyiero kar golo pesa ko oae app mar paypal bang' mano to iyiero yo ma idwatiyo godo kuom golo pesa kuom golo omenda, kuom ranyisi kidwano thie bengi kata ka idwani obi gi check, bang' mano to iketo pesani ma idwagolo tirito irito matin ka gino pod thi nyime, koro kaniyiero bengi onyalo kawo ndalo achiel nyaka ndalo adek kata ka idaketone idaorone ngato matimo nga't matimo ohala kidaorone nga't matimo ohala to thi piyo piyo e paypal

An aparo ni tiyo gi apps mag mbui e kungo pesa en gima ber. Nikech app gi inyalotiyogo kumoramora, samoramora ma in gi omenda tida ore app ni inyalo tiyogo maonge pek moramora mikalie. App gi be inyalo tiyogo e kungo pesa, kuom ranyisi, kidwani idwani omenda ni ikan omenda kuom higni ariyo, inyalo dhi e app tiloro ne omenda mikete app ni kuom higa ariyo. Ok inyal golo omenda e app ni nikech iloro nyaka higni ariyo mani iketocha rom koreka inyalo golo pesa e app ni. Maradek, app ni be kiketo omenda to nywolre gi atamalo mopogre opogre kaluwore gi app mikane pesa. Ma nywolruok mar omenda ni en gima ber nikech omendani manikano medre gi omenda mopogore opogore.

Kadipo ni adwaro hola mar chako ahala, dayier kawo e sacco, nikech Sacco yudore machiegni gi kuonde maji odake kawapimo gi bengi, marariyo Sacco ok ngi' tich ma itimo ni mar ni mar Sacco nge'ny ji manie Sacco gin joma yutogi ni piny kata joma kore ka ochako ohala kipimo gi bengi, bengi dwaro jok ma yutogi nimalo, jok mayudo pesa dwe ka dwe kata jok ma yudo pesa mange'ny e odiyochieng', kore ka gibed gi adieri ni inyalo chulopesagino. Ohala ma idwoke Sacco tin ka kwapimo gohala ma hola mikawe bengi onego dwok godo, koro manegimomiyo nga'to onego kau hola e Sacco ka dwachako ohala kikokawe e bengi

Kinde mane ayudo Pesa marom kama mokuongo, ne amor ahinya kendo nathie e Mpesa mondo agol omendani mondo abediye lweta, bange' nathi ne akawo ong'weyamona maringo' godo nyaka kar golo pesa to athii ka e ong'weyamo to athi e app mar Mpesa bange' to athi adiyo golo pesa kasto agolo pesa ja Mpesa nomiya omendani e lweta, kosemiya e lweta to achako godo ohala moro matin e gweng'wa, ohalani ose gerore kendo aseyudo omenda mange'ny kokalo kuom ohala manachakoni kendo ohalani osemiyo ngimana olokre ni mar jofamiliana be oselokre koro namor

Ma en yo manyasani mar chung'o wodo gikmoko. Koro kida chudo gi yorni, Idhie ong'we yamo, tidhi e APP mar Mpesa tidiyo kar chudo gi Mpesa. Tidhi kwayi ni mondo iket business number kata namba mar ohala. Kiseketo, to kendo idhi kwayi ni mondo iket account, namba mar account mar ja ohala midachulono. Bang'e, iketo pesa midachulono .Bang'e iboyudo ote machuok kapenji ni be ida chulo pesa marom kamae ni ng'ani. Kidhi yie tiyie kidachulo. Kokida chulo, titamri. Kamano e kaka .Kiseyie to omendano ioro e account mar wuon ohala midhi nyiewo gikmoko kuomeno.